Kasari kopitunat amunii, kokoba bik ipinda ake ipinda neko tukuk ab kisasa ndebore ndebore ikere sukulishek che chechang kii koboishen nii kosomesoni lok ako boishek Koraa aah konetish konetik sikopit tii ko iih koyai boishoni kwak kii en Oret ne nemakat inibore okot iker aah komoswek alak chebo in ngwoiduni ko sikai komii taa en boishonik kwa ko amun en ko amun en koroiton.